Nĩ kũrĩ na moritũ maingĩ mũno marĩa mũndũ akoragwo akĩgerera thĩiniĩ wa kĩndũire rĩrĩa arakorwo akĩbanga kũruta wĩra wa kwĩrutĩra. Na oho andũ aya marutaga wĩra ũyũ wa kwĩrutĩra he irathimo iria mamũkagĩra. Wa mbere moritũ marĩa mũndũ acemanagia namo nĩ atĩ andũ nĩ matigire gũkorwo hamwe kana kũnyitanĩra ũrĩa manyitanagĩra tene. Koguo ũkĩruta wĩra ũyũ nĩ harĩ mũhĩnga mũnene mũno ũkĩruta wĩra ũyũ. Wa kerĩ naguo, andũ nĩ matigire kũhĩmbĩria maũndũ ma kĩndũire na makĩhĩmbĩria tekinoronjĩ ya rĩu. Na hamwe na irathimo iria mũndũ amũkagĩra andũ aya nĩ matũraga mĩaka mĩingĩ mũno na mũndũ ũyũ maica make nĩ maikaraga e mũkenu.

Kũringana na niĩ, ngwĩciria ta mĩithikiri ya thitima ĩngĩtũma andũ arĩa mangĩona ũndũ ũyũ wa kũhũthĩra mĩithikiri ya kawainda ta rĩ mũritũ mahote kuona wĩ ũndũ mũhũthũ, tondũ wa mbere mĩithikiri ya thitima nĩyũkaga na indo nyingĩ, wa mbere nĩyũkaga na indo cia kũhũthahũthia ũrĩa ũngĩcocera kana mũthĩare wayo, wa kerĩ no ĩthiĩ gwa kahinda kanene mũno.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ, haha hena mũtumia na mũtumia ũyũ nĩ wa ndũrĩrĩ ĩtiganĩte, na mũtumia ũyũ nĩaroneka e kũndũ kwĩna riũwa rĩnene mũno. Na oho mũtumia ũyũ nĩaroneka nĩ atĩ nĩ maaĩ arageria kũgucia, kũhũthĩra nyamũ ya kũgucia maaĩ kuma na thĩ na oho maaĩ maya aramekĩra mĩtũnginĩ.

Andũ arĩa matwaragwo nĩ mbathi cia andũ othe, nĩ andũ arĩa marathiĩ rũgendo rũraihu rũtiganĩte, na rũgendo rũkuoya mahinda manene, o na kana rũgendo kũrĩa gũtarĩ na ngari cia andũ a mũingĩ, na niĩ ndirĩ ndatwarithia mbathi o na ĩmwe te ĩyo.

Thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ nĩyagacĩrithia ũgitĩri kũrĩ athii iharo-inĩ cia ndege Kenya na njĩra citiganĩte. Wa mbere, nĩ atĩ thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ nĩyandĩka agitĩri iharo-inĩ cia ndege arĩa marangagĩra iharo-inĩ kũu, wa kerĩ naguo, thirikari nĩ ĩtigĩrĩite atĩ nĩyandĩka atwarithia a ndege mena ũigĩrĩrĩki arĩa mathomeire ũhoro ũcio, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ maica ma andũ matirĩ hatĩka-inĩ. Wa gatatũ naguo, thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ nĩyandĩka athũrimi a gũthũrima andũ arĩa maraingĩra ndege-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ matinaingĩra na indo njũru na irĩa cingĩkorwo ci cia kũrehe ikuũ kana maũndũ matiganĩte.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ hena andũ matiganĩte, a rũrĩrĩ rũtiganĩte marehete ng'ombe mũnanda-inĩ, na nĩ haroneka o harĩ o na ndagĩtarĩ ũrĩa wĩhumbĩrĩte mask, na o ho ndagĩtarĩ ũyũ nĩ aroneka agĩtheca ng'ombe ici cindano.